Mbica ĩno nĩ ya ũrĩmi wa thũkũma. Thũkũma nĩ irio cia ũgĩkũyũ na iria cihũhĩkaga ta gĩtoero. Thũkũma nĩcioyaga kahinda kanini mũno, nĩgetha cigakorwo ciĩ cia gũkũra na gũkinyanĩra atĩ no cĩrĩo. Thũkũma ĩ no ĩhandagwo na thutha ũguo ĩgakũra na mũrĩmi nĩaburaga mathangũ mayo na kũruga gĩtoero gĩake. Thũkũma ĩ no nĩĩhotaga gwĩtiria riũa inene kwa ihinda ũkĩringithania na thũkũma iria ingĩ. Thũkũma ĩno nĩĩteithĩrĩirie bũrũri harĩ kũnina ng'aragu. Oũguo thũkũma ĩno nĩĩteithagia mwĩrĩ harĩ kũhũrana na mĩrimũ na kuongerera thakame. Na ũguo arĩmi makĩria agĩkũyũ nĩmamĩendete na nĩgũkorwo o ũndũ ũngĩ ndĩrĩ thogora wa igũrũ, ũkĩringithania na mboga cia mĩthemba ĩngĩ.

Mbica ĩno nĩ ya mũrĩmi wa mboga, mboga nĩ ĩmwe ya irio iria cihũthĩkaga bũrũri-inĩ ũyũ kũndũ kũingĩ mũno ta macukuru-inĩ, mĩkawa-inĩ ona mĩciĩ-inĩ. Mboga nĩyoyaga ihinda inini mũno gũkũra, o ũguo mboga nĩyendaga kũrĩmwo kũndũ kwĩna maaĩ, no ningĩ maaĩ nĩmegiĩ gũthimwo, nĩgũkorwo maaĩ maingĩha mũno nĩmacũngagĩrĩria mboga kũbutha na kwaga gũkũra ũrĩa yagĩrĩiwo. Mboga nĩĩteithĩtie arĩmi aingĩ, nĩgũkorwo nĩciendagio thoko-inĩ na thogora ũrĩa ũheyaga arĩmi ũtonga mũnene. Mboga nĩcirĩmagwo na thutha wa kũgethwo, gũtwarwo thoko-inĩ kũrĩ mĩena ĩrĩa ĩtarĩmagwo mboga, kana ĩrĩa ĩtakũraga mboga, kwa mũhiano Mombatha, Garrisa na ũguo ĩkahe arĩmi na andũ angĩ ũtonga na wĩra.

Mbica ĩno nĩ ya ũrĩmi wa ng'ombe cia iria. Ng'ombe cia iria, nĩihĩmbĩirio kũndũ kũingĩ mũno gũkũ bũrũri-inĩ, nĩgũkorwo iria nĩrĩrĩ ũtonga wa naihenya. Ng'ombe cia iria, nĩciteithĩtie arĩmi aingĩ, nĩgũkorwo nĩcimaheaga mbia cia kũruta mawĩra mao. Andũ aingĩ nĩmatengereire ũrĩmi ũyũ na kũũhĩmbĩria nĩgũkorwo thirikari ya bũrũri wa Kenya nĩĩteithĩrĩirie makambũni ma kũgũra iria na kũrĩongerera hinya. Iria rĩrĩ nĩrĩgũragwo kuma kũrĩ mũrĩmi na kwendio gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Iria nĩrĩteithagia mwĩrĩ harĩ kuongerera ũgima wa mwĩrĩ na kuongerera mwĩrĩ hinya. Ouguo thirikari ya bũrũri wa Kenya nĩĩteithĩrĩirie arĩmi na kũmahe mathomo ma ũrĩa megiĩ kũrĩma ng'ombe cia iria na gũciiga, o hamwe na kũmahe ndawa iria ciongagĩrĩra iria ng'ombe-inĩ ciao.

Ũmwe wa maũndũ marĩa marangenia mbica-inĩ ĩno, nĩ atĩ arĩmi nĩmahĩmbĩirie ũrĩmi wa mbembe, na ũguo bũrũri wa Kenya nĩũgũkorwo ũtarĩ na ng'aragu kwa ihinda. Ũndũ ũngĩ ũrangenia nĩ atĩ, mbembe nĩcikũrĩte kumana na mbura ĩrĩa ĩrĩkuo, na ũguo gũtigũkorwo na ng'aragu ica ikuhĩ. Ũndũ ũngĩ ũngenetie nĩ atĩ thutha wa mbembe ici kũgethwo andũ nĩmagũkorwo na wonjoria bũrũri-inĩ, na ũguo kuongerera ũtonga wa bũrũri. Iganda ciagũthĩa mũtu cititigĩtwo na thutha, nĩgũkorwo thutha wa mbembe ici kũgethwo, nĩmakũgĩa na wĩra wa gũthĩa mũtu wa ngima, ũguo nĩgũkuongereka mawoni-inĩ ma mawĩra, andũ arĩa matarĩ na wĩra nĩmakũheo wĩra iganda-inĩ icio, na ũguo kũnina ũkĩa thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya.

Harĩ othundũri, tekinoronjĩ nĩ yoete itemi inene mũno, harĩ gũteithĩrĩria andũ, kũrĩ gũthundũra maũndũ merũ, ũũ nĩ atĩa? kũgerera mĩtandao andũ nĩ mathomaga ũhoro wĩgiĩ ũthũndũri, na gũthondeka indo ciao iria macokaga kwendia thoko-inĩ, o ũgwo, tekinoronjĩ nĩ yoyete ikinya, nĩ ĩteithĩrĩrie harĩ wonjoria, kũrĩa andũ mahũthagĩra tekinoronjĩ ĩno, kwendia indo ciao mĩtandao- inĩ na ũguo, kwongerera thoko nĩgũkorwo andũ nĩ mendagĩa ona kũraya na harĩa marĩ.

Mamwe ma mathĩna marĩa arĩmi anini mageragĩra thutha wa kũgetha, nĩ kwaga tekinoronjĩ ya kwagĩrithia magetha mao. Na ũguo, magetha mao nĩ makoragwo matarĩ magĩrĩru kana matakinyanĩire ũrĩa kwĩgiĩ. Thĩna ũrĩa ũngĩ arĩmi anini mageragĩra, nĩ kwaga njĩra cia kũiga magetha mao wega, ũyũ nĩ ũndũ ũcũngagĩrĩria magetha mao gũthũka na thutha wa ũguo makamate thutha wa ihinda inini. Thĩna ĩrĩa ũngĩ arĩmi anini mageragĩra nĩ kwaga njĩra cia gũkinyia magetha mao thoko-inĩ. Arĩmi anini nĩ maremagwo gũkinyia magetha mao, ũũ nĩ kumana na thĩna, mathĩna ma wagi wa barabara kana ũkinyanĩria na ũkui. Thĩna ũrĩa ũngĩ magaga, nĩgũkorwo, makinyia magetha mao thoko-inĩ, nĩ magaga thoko ya kũigana, nĩ magaga agũri na ũguo magetha mao makorĩra kũu thoko-inĩ kana makaumana na kũmate kũu thoko-inĩ nĩVũndũ wa kwaga agũri.

Maũndũ marĩa mathundũrĩtwo ta AI nĩmarateithĩrĩria arĩmi harĩ mathomo ma ũrĩmi na ũrĩa megiĩ kũrĩma, na ũguo nĩũgũteithĩrĩria harĩ kũongerera umithio harĩ ũrĩmi. Oũguo, AI nĩĩrateithĩrĩria arĩmi gũthoma ũhoro wĩgiĩ mĩrimũ ya mahiũ na mĩmea yao, na kũmateithĩrĩria harĩ kũmenya ndawa cia mĩrimũ ĩyo. Thirikari ya bũrũri wa Kenya nayo, nĩĩkĩrĩire harĩ kũhe arĩmi fertilizer ya mbei ya thĩ,, na ũguo nĩĩkuongerera harĩ umithio kana magetha harĩ bũrũri wa Kenya. Thirikari ya Kenya, o ũguo, nĩĩteithĩrĩirie harĩ iganda na gũthundũra iganda njerũ, iria citeithagĩrĩria kuongerera irio na gũciga na gwetha thoko. Harĩ ũguo, tiga mau, thirikari ya Kenya nĩĩteithĩrĩirie ngwatanĩro cia ũrĩmi ta cia iria kana macani harĩ gwetha thoko nja wa bũrũri na ũguo gũteithĩrĩria arĩmi harĩ kuona umithio kuma kũrĩ ũrĩmi-inĩ wao.

Mbica ĩno nĩya mũgũnda wa mbembe na ũrĩa ũtoretio nĩ riũa inene. Riũa inene nĩrĩcũngĩrĩirio nĩ gũcenjia kwa rĩera na kũrĩa gũcungĩrĩirie kwaga kwa mbura. Kwaga kwa mbura nakuo gũgacũngĩrĩria mĩmera kũma ta mĩtĩ kana mbembe iria irĩ mbica-inĩ ĩno. Gĩtũmi gia gũcenjia kwa rĩera nĩ, wa mbere, andũ gũtema mĩtĩ na gũthũkangia kwa rĩera. Kĩhonia kĩa gũcenjia kwa rĩera nĩ kũhanda mĩtĩ na ũyũ nĩ ũndũ ũmwe wa marĩa thirikari ĩhoyete aikari na Akenya gwĩtĩkĩra na kuoya ikinya harĩ guo. Kũhanda mĩtĩ nĩgũgũcoka gũtherie rĩera na ũguo kuongerera mbura harĩ bũrũri witũ.

Mbica ĩno nĩ ya ndare, ũrĩmi wa ndare nĩ ũmwe wa ũrĩmi ũrĩa woiyũkĩtio bũrũrinĩ wa Kenya. Ũmwe wa marĩa ngereire nĩ kuona arĩmi makĩona ũboco kũhĩtũkĩra ũrĩmi wa ndare. Oũndũ ũmwe ũrĩmi wa ndare nĩwongereire gũthundũra kambuni thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, na ũguo nĩwongereire ũtonga wa bũrũri na ha nene. Kuongerereka kwa iganda nĩkuongereire wandĩkwo wa andũ, na ũguo kũnina ũkĩa harĩ bũrũri. Endia nao nĩmonaga ũboco kũhĩtũkĩra kwendia ndare na kwendia yogati iria ithondekagwo na ndare icio. Kwa ũguo andũ no mendwo metĩkĩre na maiyũkie ũrĩmi wa ndare na maciende. Thengia wa macio, ndare nĩiteithagĩrĩria mĩrĩ na njĩra nene nĩgũkorwo ndare nĩciongagĩrĩra thakame na gũteithia mwĩrĩ harĩ kũrũa na mĩrimũ.

Mbica ino ni ya mbembe cia gũcina. Nĩ ũndũire wa Mũgĩkũyũ gũcina mbembe mathaa ma hũainĩ etereire irio cihie kana ciũrũo. Mbembe ĩno nĩ ĩcinagũo na makara kana mwaki mũnini ũtarĩ na ũrugarĩ wa igũrũ. Cama wa mbembe ĩno naguo nĩ wĩkũranĩire nĩ gũkorũo nĩ andũ aingĩ mendete mbembe ya gũcina na maumaga nĩ ĩri cama. Thengia ya macio, andu nĩ maiyokĩtie gũcina kwa mbembe na makamĩtua biacara kũrĩa macinagĩra mbembe icio mĩkĩraina ya barabara na kuona uboco kana kuona mbeca. Kũhĩtũkĩra ũguo nĩmaingatĩte ũkĩa bamĩrĩ-inĩ ciao na ona makĩria bũrũri.

Imwe cia tekinoronjĩ iria ciĩgiĩ kũhĩmbĩrio thĩiniĩ wa ũrĩmi, nĩ tekinoronjĩ ya macini ya gũtũrĩkia tũcui. Macini ĩno, nĩ ĩmwe ya macini iria cihũthagĩra hinya wa thitima na ĩna umithio mũnene ũkĩringithania na gũtũrĩkia tũcui kũhĩtũkĩra gũkomereria. Macini ĩrĩa ĩngĩ ĩngĩhũthĩka thĩiniĩ wa mĩgũnda na ũrĩmi nĩ macini ya gũtua macani. Ĩno nĩ macini ĩrĩa yongagĩrĩra magetha, nĩgũkorwo mũtui wa macani nĩatuaga macani maingĩ kũhĩtũkĩra macini ĩno gũkĩra marĩa angĩtuire atarĩ macini. O ũguo, nĩkũrĩ macini ya gũceha macani, ihinda rĩa gũceha macani rĩa kinya. Thĩiniĩ wa ũrĩmi wa ng'ombe cia iria, nĩ kũrĩ macini cihũthĩkaga gũkama, na ũguo kuongerera umithio kũringithania na gũkama ũtakũhũthĩra macini. Tekinoronjĩ ĩrĩa ĩngĩ ĩhũthĩkaga thĩiniĩ wa ũrĩmi wa ng'ombe nĩ macini ya gũthĩa mahuti marĩa macokaga makaigwo silage -inĩ. Ĩno nĩ tekinoronjĩ ĩrĩa ĩteithĩtie arĩmi harĩ kũiga mahuti ma ng'ombe ciao.

Mbica ĩno nĩ ya mũrĩmi wa ng'ombe cia iriya. Ũrĩmi wa ng'ombe cia iria nĩũrĩ na ũmithio mũnene, nĩgũkorwo nĩũteithĩtie kũnina ng'aragu bũrũrinĩ wa Kenya. Arĩmi a ng'ombe cia iriya nĩmamathaga ũboco kũhetũkĩra ng'ombe ici. Thirikari ya Kenya, nĩ yongereire ikĩro na kũhingũra iganda iria ciagĩrithagia iriya, na gwetha thoko cia na nja na ona gũkũ bũrũrinĩ. Arĩmi nĩmegiĩ metĩkĩre na maiyũkie ũrĩmi ũyũ, nĩgetha ona kũnina ũkĩa bũrũrinĩ.

Ũmwe wa maũndũ marĩa marangenia mbica-inĩ ĩno, nĩ kuona atĩ arĩmi nĩmetĩkĩrĩte kũruta wĩra wao na kĩo, na ũguo kuona magetha marĩa macokete magatwara thoko na kuona ũboco. Wa kerĩ, nĩ atumia arĩa mararuta wĩra wao na kĩo, thutha wa kuoya magetha kuma mĩgũnda-inĩ na kũhĩtũkĩra mĩarĩro makendia magetha mau na kuona ũboco wao. Endia, nĩmararuta wĩra wao na kĩo, ĩndĩ thutha wa kwaga mĩtaratara mĩega ya thoko, nĩmarĩte kando ya barabara kana mĩkĩra-inĩ ya barabara, na ũguo thirikari nĩĩgiĩ nĩ gwaka thoko cia gĩkĩro kĩa igũrũ na ũguo kuongerera ũboco na endia a thoko ici.

Ũmwe wa maũndũ marĩa maikaraga makĩmenyithagia ũhoro wĩgie tekinoronjĩ cia ũrĩmi, nĩ tabarĩra cia ũrĩmi iria cikoragwo nenda-inĩ, ĩmwe ya nenda nĩ Instagram, Facebook kana Youtube. Ici nĩ nenda iria cirega tabarĩra cia ũrĩmi na kwonania tekinoronjĩ iria ũngĩhũthĩra kwongerera umithio thĩinĩ wa ũrĩmi waku, thengia ya icio nĩ harĩ, tabarĩra iria cirehagwo terebiceni-inĩ iria cithomithagia arĩmi ũrĩa mangĩruta ũrĩmi wao kũhũthĩra tekinoronjĩ na kwongerera umithio thĩinĩ wa ũrĩmi wao.

Mĩtugo ĩmwe ya kĩndini no ĩhũthĩkanaga mahinda-inĩ maya kurĩ ndini imwe na imwe. Ĩmwe ya ndini iria cithingatĩtie mitugo yao ni ta ndini ya Kathoreki, Kibaptisti kana Kiangirikani. Ici nĩ ndini imwe iria cimenyereire mĩtugo yao na mĩkĩre ya maũndũ. Thengia ya ũguo, nĩ kurĩ mĩtugo ĩnyegenyũkĩte kana ĩgacenjia na njĩra ĩno ya gũcenjia ĩcũngĩrĩirio nĩ rika inini gũcenjia mĩkĩre yao ya maũndũ.

Ĩno nĩ mbica ya gũthura mbembe, thutha wa kũgetha mbembe kuma mĩgũnda-inĩ, mũrĩmi nĩ athandũraga mbembe icio kuma mĩcakwe-inĩ ya cio, thutha wa gũthandũra mbembe icio, mũrĩmi nĩ aciũmithagĩa rĩua-inĩ kwa ihinda rĩa thikũ nini, na cioma agaciĩkĩra gĩcungi-inĩ gĩkĩ kĩrĩa gĩkoragwo gĩakĩtwo na mbao, na gĩcungi gĩgekĩrwo na thĩ, mũrĩmi nĩ manyitanagĩra marĩ erĩ, na kũinainia gĩcungi gĩkĩ na mbembe cigacungwo kumana na rwĩtĩki, mbembe nĩ cicokaga cigatwarwo gĩthĩi-inĩ, na gũthĩyo, ũrĩa cicokaga cigatuĩka mũtu wa ngima.

Mbica ĩno ĩrĩ na njaũ iria irarĩa kuma mĩharatĩ-inĩ yacio. Nĩwega kũhe njaũ irio ciaku kana irio ciacio, iria ikinyanĩirie ikĩro nĩ getha cikorwo ciĩ cia gũkũra wega na kũgĩa na hinya. Mbica-inĩ ĩno nĩ harĩ na mũrĩmi ũrĩa ũratheria kiugũ kana kĩaga kĩa njaũ ici. Nĩ wega gũtheria kiugũ kĩa njaũ nĩguo gũcimenyerera na kũcigitĩra kumana na dwari cia mĩthemba mĩingĩ iria cingĩtũma njaũ ici cikorwo ciĩ cia gũkua kana kwaga gũkinyanĩra ũrĩa kwĩgiĩ.

Mbica ĩno nĩ ya arĩmi makĩgetha mbembe. Rĩa mbere kũgetha mbembe, nĩnderirwo atĩ nĩ wega kũgetha mbembe ihinda rĩrĩa kwĩna riũa. Mbembe ici thutha wa kũgethwo, nĩcicokaga cikanĩkwo no mũrĩmi angĩenda gũcihũthĩra citarĩ nyũmũ nĩacithandũraga na gũciũmithia ciĩ thandũre. Oũguo mbembe ici no ũcithandũre na njĩra igĩrĩ. No ũhũthĩre ndwara kana ciara ciaku gũthandũra mbembe, kana no ũciũmithie na gũcihũra ciĩ thĩiniĩ wa ngũnia no ũguo kweherania mbembe na mĩcakwe.

Mbica ĩno nĩ ya ũkĩ. Ũkĩ nĩũteithagĩrĩria mwĩrĩ harĩ kũrũa na mĩrimũ. O ũguo andũ nĩmoragio mahũthĩre ũkĩ makĩria andũ arĩa me mũrimũ wa cukari nĩgũkorwo ũkĩ nĩ ũmateithagĩrĩria mĩrĩ-inĩ yao. Ũkĩ nĩũteithĩrĩirie arĩmi a ũkĩ harĩ kuona ũboco. Ũngĩ ma marĩa ngereire nĩ kuona andũ makĩandĩkwo makambũni-inĩ ma gũthũya na kwendia ũkĩ, nĩgũkorwo thutha wa gũthũya ũkĩ, andũ nĩmaheagwo wĩra wa kũwĩkĩra mĩkebe-inĩ na kũwendia thĩiniĩ wa thoko cia gũkũ thĩ, cia gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri.

Mbica ĩno nĩya itunda rĩa gĩthungũ. Itunda rĩrĩ, rĩkũraga kũndũ kwĩ mbura ĩigananĩirie, gũtarĩ na heho nyingĩ, na gũtarĩ na ũrugarĩ wa igũrũ. itunda rĩrĩ, rĩhandagwo kũgerera kũhũrunja mbegũ cia cia rĩo, mĩgũndainĩ, kana tĩrinĩ mũnoru. Thutha wa thikũ nini, mbegũ icio nĩcithundũkaga na gũtuĩka mũmera. Mũmera ũcio wa itunda rĩa gĩthũngũ, nĩũbataraga mwĩgĩtio, kana handũ ũngĩtamba naho. Nĩgũkorwo mũtĩ waguo ndũrĩ hinya wa kũnyitĩrĩra matunda. Mũrĩmi, nĩethaga mĩtĩ ĩngĩtira itunda rĩrĩ, na thutha wa gũkũra na kũruta matunda, nĩa nĩagethaga matunda macio, nakũmendia thokoinĩ. Matunda maya, no marĩo ũgũo, kana mahũthĩke igandainĩ gũthondeka maĩ ma matunda. Itunda rĩrĩ nĩrĩteithagia mĩrĩinĩ, harĩ gũteithia mwĩrĩ kũrua na mĩrimũ, na kwongerera thakame na indo nyingĩ mwĩrĩinĩ.

Mbica ĩno nĩya arĩmi a kahũa me mũgũndainĩ wao wa kahũa. Kahũa kambirie kũrĩmwo bũrũrinĩ wa Ethiopia, na thutha wa ũguo gagĩikũrũka bũrũrinĩ wa Kenya. Bũrũrinĩ wa Kenya kahũa nĩgateithĩtie arĩmi, na njĩra cia kuona mbia, nĩgũkorwo nĩga thutha wa kwendio nĩkamaheaga mbeca. Mbeca ici nĩmahũthagĩra, gũthomithia ciana ciao, kwĩyaka na gwaka mĩciĩ yao, na o ũndũ ũmwe, mbeca ici nĩciteithagĩrĩria bũrũri harĩ gwaka bũrũri. Kahũa, nĩgathĩagwo na kwendio nja wa bũrũri, ona ũguo, arĩa magathĩaga, nĩmaheanaga wĩra makambũninĩ, na ũguo, kahũa nĩkahingũrite mĩeke ya mawĩra bũrũrinĩ. Kahũa nĩkegiĩ kũhĩmbĩrio, nĩgũkrwo thirikari nene ya bũrũri, nĩyongereire marĩhi ma kahũa, mwaka ũrĩa ũrahetũkire, na nĩthiĩte nambere na kwagĩrithia ũrĩmi wa kahũa bũrũrini.

Mbica ĩno ĩronania ũkui kũhũthĩra ndigiri kana bunda. Ndigiri nĩciahũthĩkaga hau tene gũkua mĩrigo na andũ kuma kũndũ ngũrani gũthiĩ kũngĩ. Njĩra ĩno ya ũkui nĩĩcenjetie nĩgũkorwo mahinda marĩa tũrĩ nĩkwongererekete mĩtokaa ĩrĩa ĩhotithagia gũkua mĩrigo kwa ihinda rĩa naihenya na o ũguo mĩtokaa ĩno nĩĩhotaga gũkua mĩrigo mĩingĩ ũĩringitahnia na ndigiri. Mĩtokaa ĩno nĩyũkĩte na mbei ya thĩ na o ũguo andũ aingĩ nĩmamĩhĩmbĩirie na kũmĩgũra. Ũmwe wa mĩtokaa ĩrĩa ĩgũrĩtwo nĩ kibikibi ĩrĩa ĩrutaga wĩra ũrĩa kaingĩ warutagwo nĩ ndigiri nĩguo gũkua andũ na mĩrigo na ĩgathiĩ naihenya gũkĩra ndigiri noguo gũteithĩrĩria kũiga mathaa. Oho ndigiri nĩciatũmĩragwo gũkua maĩ kuma njũĩ-inĩ, no mahinda marĩa tũrĩ, maĩ nĩmakinyĩtio mĩciĩ kũgerera mĩberethi ,na ũguo ndigiri ĩgakorwo ĩtarĩ na wa gwĩka, nĩgũkorwo rĩu andũ matitahaga maĩ rũĩ ta tene, no andũ matahaga maĩ mĩberethi-inĩ yao o hau nja.

Mbica ĩno nĩ gatuka kanini, karĩa karendio mbegũ ta mbembe, mboco, no karendio meru, kana marigũ, na oho, no harendio thamaki ya mũthemba wa omena. Kĩrĩa gĩũkaga meciriainĩ makwa rĩrĩa ndona ũũ, nĩ ũrĩa mbeũ njĩthĩ kana andũ anini, arĩa matarĩ mawĩra, mangĩyandĩka matakũhũthĩra mbeca nyingĩ, na kũgĩa wĩra handũ ha gũikaraga matarĩ matarĩ mawĩrainĩ. Biacara ĩno, ndĩrabatara mbia nyingĩ kwambĩrĩria, nĩgũkorwo indo iria cirĩ ho, ti indo ciagoro. Thengia ya macio, biacara ĩno nĩ bĩacara ĩna ũhoti wa gũkũra na ihenya, nĩgũkorwo indo iria cirĩ ndukainĩ ĩno, nĩ ĩndo cigũragwo kwa ihinda inini, na kwehera ndũkainĩ. Na ũgũo, mwendia no ahote kũruta biacara ĩno kwa ihinda inini, na kwetha indo ingĩ nyingĩ thutha wa kuona bainda.

Atongoria a bengĩ mwaka mũhetũku, nĩmanyihanyihirie marĩhi ma ngombo, na ũguo kũhotithia mbeũ njĩthĩ, gũkomba na kũhingũra biacara na ũguo kũnyihanyihia wagi wa mawĩra bũrũri-inĩ. Oũguo, aciari nao arĩa marĩ na ciana cukuru, nĩmahotete gũkomba mbeca na gũthomithia ciana ciao, na ũndũ ũrĩa ũrateithĩrĩria bũrũri nĩgũkorwo mĩaka mĩnini ĩroka, nĩgũgũkorwo na andũ athomu.

Mbica ĩno ĩronania thũgũrĩ gatagatĩ ka mwendia na mũgũri, harĩa mwendia arendia mbegũ ta njahĩ, mboco na mbembe, na iria nĩ irio cia ũndũire wa mũgĩkũyũ. Ũyũ nĩ ũndũ wĩgiĩ gũĩkĩrĩrwo nĩ gũkorwo indo ici cikũragio mĩgũnda-inĩ o ya bũrũri ũyũ wa Kenya, na ũguo cikĩhũthĩrwo o gũkũ bũrũri-inĩ nĩ wega, nĩ gũkorwo andũ nĩ makũona umithio kuma arĩmi nginya ene mabiacara.

Ĩno nĩ thani ya mũcere ĩihũrĩtwo na gĩtoero kĩa mboco, na ĩharagĩrĩrio ũũ: Mũcere nĩ ũharagĩrĩrio na gũthambio, na thutha ũcio ũgatherũkio na maĩ ma kũigana. Thutha wa ũguo, mboco nĩ icokaga igatherũkio na thutha wa gũtherũka na kũhĩa, mboco icio nĩ cikarangagwo na indo ta nyanya, karati na gĩtũngũrũ. Thutha wa ũguo nĩ wũihũraga mũcere ũyũ na kũũrĩa.

Kũruta andũ maũndũ megiĩ mbeca, no kũmahe ũgĩ na kuongerera mbeca iria maigaga, na ũguo kũmateithia kũgĩa na mbia cia kũhũthĩra thutha-inĩ. O ũguo kũmaruta maũndũ megiĩ mbeca, no ũhote kũmatarĩria ũrĩa mangĩigithia mbeca icio na nĩguo cikehũra maita na kuongerereka. Ũcio nĩ ũndũ ũmwe ũrĩa wĩgiĩ kũyũkio na gũthomithio andũ, nĩgetha kũnina ũkĩa thĩiniĩ wa bũrũri.

Mbica ĩno nĩ ya ũrĩmi wa mbamba. Ũmwe wa marĩa mangenagia nĩ atĩ, mbamba ici, nĩ cicokaga cikendio na ũguo kũhe arĩmi mbeca. Thutha wa kwendio, iganda nĩ cihũthagĩra mbamba ĩno gũthondeka indo ta nguo, iria cihũthĩkaga mahinda ma heho. Iganda ici nĩ ciandĩkaga andũ na ũguo kũnyihanyihia ũkĩa thĩiniĩ wa mabũrũri thĩiniĩ wa thĩ, na oro na gũkũ Kenya. Thutha wa nguo icio gũthondekwo nĩciendagio thoko-inĩ, na ũguo a mbiacara nĩ monaga mweke wa kũmatha ciao onao harĩ mbamba ici. Ũyũ nĩ ũndũ wĩgiĩ kũyũkio mũno makĩria nĩ andũ arĩa maikaraga kũrĩa mbamba cikũraga, na nĩmegiĩ kũyũkia ũrĩmi ũyũ na kũũtwara mbere.

Mbica ĩno nĩ ya thoko ya mahiũ, harĩa arĩmi mokaga na mahiũ mao na kũmendia thoko-inĩ ĩno, ũyũ nĩ ũndũ ũngenagia nĩgũkorwo arĩmi nĩmahotaga kwona ũboco kũhĩtũkĩra mahiũ maya, ũndũ ũrĩa ũkaga meciri-inĩ makwa rĩrĩa ndona ũũ, nĩ ũrĩa thirikari ĩngĩũka na mũbango wa kwagĩrithia mahiũ maya na kuongerera mahiũ thĩiniĩ wa ũrĩmi wa mahi , oũguo thirikari noĩhote gwetha thoko cia gũkũ bũrũri-inĩ na ona nja ya bũrũri, kũgerera kũhingũra ithĩnjĩro na kũria mahiũ maya mangĩthĩnjĩrwo, na thutha wa ũguo nyama cia mahiũ maya kwendio nja ya bũrũri na ona gũkũ bũrũri-inĩ, thengia wa macio rũa kana ngothi ya mahiũ maya, noĩhũthĩkaga thĩiniĩ wa iganda ngũrani ngũrani na kwa ũguo, ngothi ĩno nĩyendagio iganda-inĩ na ũguo kuongerera mbeca harĩ mũrĩmi.

Mbica ĩno nĩ ya ũrĩmi wa ngũkũ. Mũrĩmi wa ngũkũ nĩ aigaga matumbĩ magakomererio nĩ ngũkũ na thutha wa ũguo gũtũrĩkia tũcui. Mũrĩmi wa ngũkũ no agũre tũcui twĩ tũtũrĩkie handũ ha gũkomereria, na gũtũhe irio kinya tũigane kwambia kũrekia. Matumbĩ maũ nĩ acokaga akamacokereria hamwe na kũmethera thoko. Thutha wa ihinda rĩigana ũna, ngũkũ nĩ ĩcokaga ĩgatiga kũrekia. Ngũkũ ĩyo, nĩ yendagio, ĩgathĩnjwo na kũrĩo nyama nĩgũkorwo matukũ mayo ma kũrekia nĩmathira.

Nĩma atĩ atongoria a ndini, nĩmahotete kũnyitithania andũ gũkũ bũrũrinĩ na nja wa bũrũri. Ũndũ ũyũ ũhotithĩtio, nĩ atongoria aya kũria raiya makorwo marĩ a kwendana, na kũiguana mahinda marĩ mothe. O ũguo atongoria aya nĩmakoretwo makĩũria raiya a mabũrũri ngũrani, metĩkĩre gwathĩkĩra watho wa mabũrũri mao, na gwathĩkĩra atongoria ao. Atongoria a ndini o ho, nĩmakoretwo makĩũria thirikari ĩtĩkĩre kũruta wĩra na waragania, na kũria atongoria arĩa me thirikarinĩ, metĩkĩre kũruta wĩra wao ũrĩa wĩgiĩ matakungumia kana kũruta wĩra na mahũki. Ũyũ nĩ ũndũ ũkumĩtio nĩ raiya aingĩ, nĩgũkorwo atongoria aya a ndini, mareka ũũ matarĩ na guoya, na ũguo, kwagĩrithia mĩrutĩre ya wĩra ya thirikari gũkũ bũrũrinĩ na nja wa bũrũri.

Mbica ĩno ĩronania mũgũnda ũrĩa ũharĩrio nĩgetha kũhandwo, mũgũnda ũyũ nĩ wambĩte ũkarĩmwo, na thũtha wogwo ũkenjwo mĩtaro nĩ getha mbegũ cihandwo, kĩrĩa kĩngĩkorwo gĩkĩhandwo mũgũnda - inĩ ũyũ, nĩ waru, nĩgũkorwo waru nĩguo ũhandagwo mĩtaro -inĩ kana kĩndũ ta gwacĩ, ici nĩ indo iria cibataraga kwenjerwo tĩri mwĩngĩ nĩgetha cigakorwo ci cia gwĩkĩra na gũtunguha.

Mbica ĩno nĩ ya mahiũ, mahiũ maya nĩmo mbũri, marĩ gĩcegũ-inĩ. Mbũri nĩ irĩ bata thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwa Mũgĩkũyũ, nĩ gũkorwo nĩ cihũthĩkaga cirĩ ta irio thĩiniĩ wa maruga. Mbũri nĩ ĩthĩnjagwo na kũrĩo nĩ andũ thĩiniĩ wa magongona ngũrani ngũrani. O ũndũ ũmwe, mbũri nĩ cihũthĩkaga thĩiniĩ wa magongona ta rũracio, thutha wa mũirĩtu kũgũrwo kwaa mwanake. Mbũri nĩ ciĩtagio na indo ingĩ nyingĩ, gũthiĩ kũgũra mũirĩtu. Njũa cia mbũri ici, nĩ cicokaga cikahũthĩrwo nĩ mũgĩkũyũ gũthondeka nguo iria ehumbaga. Nĩ rũa rũrĩ rugarĩ na ũguo Mũgĩkũyũ nĩarũhũthagĩra gwĩthondekera nguo iria ahũthagĩra hingo ya heho, kana kwĩhumbĩra rĩrĩa arĩ nja.

Mbica ĩno nĩ ya matumbĩ, matumbĩ nĩ mabata mũno harĩ rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ, nĩ gũkorwo nĩ mahũthĩkaga marĩ ta irio, matumbĩ maya no macokaga magateithĩrĩria arĩmi na kwona mbeca nĩ gũkorwo nĩ mendagio thĩinĩ wa thoko, na kũhũthĩrwo iganda-inĩ ngũrani ngũrani, matumbĩ nĩ mahũthagĩrwo gũthondeka indo ta keki, kana mĩthuguiti, kana indo ingĩ ta Pizza. Matumbĩ maya no macoke matũrĩkio na kuma tũcui tũrĩa tũcokaga tũkaneneha tũgatuĩka ngũkũ, na gũtwarithia na mbere ũrĩmi wa ngũkũ cia matumbĩ.

Mbica ĩno nĩya ũrĩmi wa ndimũ. Ũrĩmi wa ndimũ ndwĩkĩrĩirwo mũno thinĩ wa ũndũire wa mũgĩkũyũ. Ũrĩmi wa ndimũ ũrutagwo ũũ, mbegũ cia ndimũ nĩcitagwo gĩitoinĩ, na thutha wa thikũ nini, mbegũ icio nĩcithundũkaga na gũtuĩka mũmera, mũmera ũcio nĩwetagĩrĩrwo ũgakinya na gwĩtiria riua kana mbura nyingĩ. Mũmera ũcio nĩũcokaga ũkahandwo mũgũndainĩ, irimainĩ rĩarariĩ, na rĩtarĩ iriku mũno, na ũguo, thutha woguo, mũtĩ ũcio nĩũrekagwo ũkaneneha, na gũkinya ihinda rĩagwo rĩa kũruta kĩro. Thutha wa kũruta kĩro, nĩũcokaga ũgaciara matunda, nĩmo ndimũ, marĩa macokaga magatuo na kwendio thokoinĩ. Matunda maya nĩmo ndimũ, nĩmahũthagĩrwo kaingĩ nĩ mũgĩkũyũ, kũrũa na mĩrimũ ta homa, na nomacokaga makahũthĩrwo gwĩkĩra indo ta kahũa cama kanakuongerera cama wa kahũa.

Ĩno nĩ mbica ya mũgũnda wa mbembe, ũrĩa thutha wa kũgethwo, watigirwo kwa ihinda. Gĩtũmi kĩa gũtiga mũgũnda ũyũ kwa ihinda, nĩgetha tĩri waguo, ũcokie ũnoru waguo. Mahiũ nĩmarekereirio thinĩ wa mũgũnda ũyũ, nĩgetha kũrĩa ria rĩrĩa rĩ mũgũndainĩ ũcio. Oho, kĩoro kĩa mahiũ macio, nĩgĩteithagĩrĩria kũnoria tĩri. Nĩwega gũtiga mũgũnda kwa ihinda thutha wa kũgetha, nĩgetha kĩmera kĩngĩ, mũrĩmi ahote kuongerera magetha marĩa ona kĩmerainĩ kĩũ. Kũrũmanĩrĩria imera igĩrĩ hamwe hamwe, nĩgũcũngagĩrĩrĩa tĩri kũhũtha kana kũhora, na ũguo, tĩri ũcio ũgakuo nĩ maĩ, kana rũhuho, na gũthũkia rĩera na marĩa matũrigicĩirie. Na koguo, arĩmi nĩmegiĩ gũbundithio njĩra cia ũrĩmi, iria cingĩmenyerera marĩa matũrigicĩirie na rĩera.

Mbica ĩno nĩ ya airĩtu a cukuru, makĩheo taurũ cia ũtheru. Ũndũ ũyũ nĩ ũrĩ bata rũrĩrĩ-inĩ nĩ gũkorwo arĩa marĩ na ũmenyo wĩgiĩ airĩtu nĩ mamataraga na kũmatarĩria ũrĩa megiĩ kũhũthĩra taurũ ici, na kumahe ũmenyo wa ũrĩa mangĩka mangĩkora haceke ihinda-inĩ rĩao rĩa mweri. Ũyũ nĩ ũndũ wĩgiĩ kũhĩmbĩrio nĩ thirikari na andũ othe, magerie gũtaara ciana cia airĩtu na kũmateithĩrĩria ona kwĩgita kumana na mĩtino ĩrĩa ĩngĩtũma matige gĩthomo kĩao.

Mbica ĩno ĩronania mandagĩtari arĩa maramũkĩra tekinoronjĩ ya , Tele medicine. Ĩno nĩ tekinoronjĩ ĩrĩa ĩrĩhotithagia arwaru kwaria na mandagĩtarĩ ona marĩ mĩciĩ-inĩ yao. Mũtambo ũyũ wa Telemedicine nĩ ũhotaga kũiga maũndũ ma arwaru ta marĩtwa na ũndũire wa arwaru. No ũhotaga gũthuthuria mathĩna marĩa mena arwaru ngũrani ngũrani, na kũhotithia ndagĩtarĩ gũtua matua ma ndawa iria megie kũhũthĩra.

Nĩ getha gũthomithia ciana mathabu, mũrũtani wa mathabu n ĩegiĩ kũhe ciana ithabu ta mũhiano, nĩegiĩ gwika ithabu rĩũ nginya ciana cinyite. Wona cianyita nĩegiĩ kũmahe ithabu rĩngĩ, na kũrora ka nĩmeka wega ota ũrĩa akũmonetie. Wakorwo matinanyita nĩegiĩ gũcokera ithabu rĩũ magũa, na thutha ũcio kũmahe ithabũ rĩngĩ otarĩo nĩ getha gũthima ka nĩ manyita.

Kũhũthĩra riua harĩ kũmithia mbegũ ta mbembe, nĩ kuoyaga mahinda maraya gũkĩra kũhũthĩra thitima. Na ũguo, nĩ wega mũrĩmi ahĩmbĩrie tekinoronjĩ ĩrĩa ĩrĩ kuo ya kũmithia mbegũ kũhĩtũkĩra thitima, nĩ gũkorwo thitima ĩrĩ na ũhoti wa kuiganania ũrugarĩ na ũguo ĩkanyihĩria mũrĩmi wĩra wa kuiganania rugarĩ ũrĩa atangĩhota kũiganania na riua.

Thirikari nĩgeretie kuongerera ũtungata wa ũgima wa mwĩrĩ kũhĩtũkĩra tekinoronjĩ cia ndinjito, kũrĩa thirikari cia kaũntĩ ta Muranga, nĩcirehete tekinoronjĩ ya Telemedicine, na irĩa ĩrateithĩrĩria arwaru kwaria na ndagĩtarĩ ona matagũthiĩ mathibitarĩ-inĩ. Oho, thirikari nĩ ĩrateithĩrĩria andũ kũrĩha thibitarĩ kũhĩtũkĩra mĩbango ya ndinjito ta SHA ĩrĩa ĩrateithia arwaru kwĩrũgamĩrĩra rĩrĩa marwara matakwĩrĩgĩrĩra. Oho thirikari nĩiteithĩrĩirie mathibitarĩ kwĩgwatĩra macini cia ndinjito, iria cirateithĩrĩria gũthima mĩrimũ ngũrani ngũrani na igatheithĩrĩria madagĩtarĩ harĩ kũhe arwaru ndawa. Nĩiramateithia kũmenya mũrimũ nĩ ũrĩkũ, na wĩgiĩ gũthondekwo atĩa.

Mbica ĩno ĩronania mũrĩmi ũrĩa ũragetha mũhea kuma mũgũnda-inĩ wake. Mũhea thutha wa kũgethwo nĩomithagio. Na thutha wa kũma, mũhea nĩũthuragwo kumana na makore maguo. Nĩ ucokaga ũgatheo na gũtwarwa thoko ũkendio. Nĩ hothekaga kũruga ngima kana ona ocũrũ.

Mbica ĩno ĩronania andũ arĩa marageria gũthondeka mwaki. Mĩtĩ ĩrĩa ĩhũthĩkaga gũthondeka mwaki, ũmwe waguo nĩ mũhuru. Mũhuru nĩ ũtuagwo na gwĩkĩrwo karima thĩiniĩ waguo thutha wa kũmithio kwa ihinda. Kamũtĩ kanini ka mũhuru, nĩ kanyitagwo na gakaingĩrio irima-inĩ rĩu, rĩrĩa rĩthegethetwo na thutha wa ũguo, kamũtĩ kau gagabĩrwo nginya mwaki ũkauma. Ĩno nĩ njĩra ya imwe iria ciahũthagĩrwo nĩ maguka gũthondeka mwaki.

Mbica ĩno nĩya itunda rĩa ikorobia kana ikondo, ikondo, nĩ itunda rĩmwe rĩrĩa rĩendetwo nĩ agĩkuyũ, Kenya handũ yarũma. Ikorobia rĩrĩa rĩendetwo mũno, na rĩrĩa nyendete, nĩ ikorobia rĩa haci, gĩtũmi kĩa nyende ikorobia rĩa haci, nĩgũkorwo nĩ rĩrĩ cama, na nĩ rĩrĩ hinya mũingĩ. Ikorobia rĩa haci, no rĩendagio gũkũ bũrũrinĩ na nja wa bũrũrĩ, nĩgũkorwo nĩ ikorobia rĩa gũciarithanio. Na ũguo, rĩgakorwo rĩ itunda rĩthuranĩire kũna. Ikorobia rĩa haci, no rĩhũthikaga, mawĩrainĩ maingĩ makambuninĩ ngũrani ngũrani. Ũmwe wa mawĩra marĩa ikorobia rĩa haci rĩhũthĩkaga kũruta, nĩgũthondeka indo ta maguta. Maguta ma ikorobia rĩa haci, nĩmacokaga makendio gũkũ bũrũrinĩ, na nja wa bũrũri nĩguo gũthondeka ngothi cia andũ. Rĩrĩ nĩ ikorobia rĩendetwo nĩ arĩmi, nĩgũkorwo nĩrĩa goro, na ũguo nĩrĩmaheaga mbeca nyingĩ.

Ĩno nĩ mbica ya gwĩkwa, gĩkwa kĩhandagwo na njĩra ĩno, mũrĩmi nĩ ethaga mũtĩ wa gĩkwa na kũrenganga icunjĩ nini, thutha wa ũguo nĩ athecagĩrĩria icunjĩ cia mũtĩ ũcio cirũgamĩte tĩri-inĩ, na thutha wa ihinda rĩa mĩeri mĩnini, nĩ cokaga ĩgathundũka na gũkũra, ihinda rĩa gũciara gwĩka rĩa kinya, mũrĩmi nĩ athiaga na kũgetha gĩkwa gĩake agakĩrĩa kana agakĩendia.

Ũmwe wa maũndũ marĩa marangenia haha mbica-inĩ ĩno, nĩ kwona arĩmu nĩ maiyũkĩtie njĩra njerũ cia gwĩkĩra mĩmera yao maĩ, njĩra ĩno nĩ ĩteithagĩria harĩ kwaga kwananga maĩ na ũguo mũrĩmi agakorwo na maĩ maingĩ eigĩire, thengia wa tekinoronjĩ ĩno gũkorwo ĩrĩ ya goro, nĩ teithagĩrĩria harĩ kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie ũũ nĩ kũhetũkĩra kwaga kwananga maĩ, arĩmi othe nĩ megie maiyũkie ũrĩmi wa tekinoronjĩ ĩno, na ũguo kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie ona ũrimi-inĩ wao.

Mbica ĩno nĩ ya inanathi kana rĩinabu, thutha wa rĩna rĩinabu gũkura nĩ rĩgethagwo na gũtwarwo kambun-inĩ, ũcio nĩ ũndũ ũrĩa ũteithagĩrĩria rĩinabu rĩrĩ, rĩgathĩyo, gũtuwo maaĩ ma matunda, na kũĩgwo mĩkebe-inĩ na ũguo gwĩikara kwa ihinda iraya, arũti a wĩra a kambuni icio, nĩ megwatagĩra ũboco gũkĩthokĩra mawĩra marĩa maheyagwo maa gũthambia mainabu, kũmarenganga na kũmekĩra mĩkebe-inĩ, ũyũ nĩ ũndũ ũmwe ũnyihĩtie ũkĩa thĩiniĩ wa bũrũri, na ona kwongerera ũtonga wa bũrũri.

Kĩndũ kĩrĩa kĩongereire na njĩra nene umithio mũtũrĩre-inĩ wakwa, nĩ ũrĩmi wa macani. Macani nĩ mateithĩtie aciari akwa kũhota kũrĩha cukuru na o ũguo, no mamateithĩtie thĩiniĩ wa ũkũria wa mũciĩ. Ũũ nĩguo macani marĩmagwo, thutha wa kũmaita gĩito-inĩ, mũrĩmi nĩ acokaga akenja marima mũgũnda-inĩ wake. Nĩ ũtwaraga macani mau kuuma gĩito-inĩ na kũmahanda mũgũnda-inĩ waku, na wona maneneha makinya kũgethwo, mũrĩmi amagethaga na kũmatwara kĩganda-inĩ nĩkĩo gĩthĩi kana itinga, kũrĩa mathĩagwo na kũongererwo umithio wa mo. Mũrĩmi nĩ acokaga agetherwo thoko nĩ itinga kũhĩtũkĩra thirikari nene. Thutha wa mweri ũmwe, mũrĩmi nĩ acokaga akarĩhwo mbeca ciake, na o thutha wa mwaka mũrĩmĩ nĩaheagwo bonathi. Mbeca ici nĩ cikoragwo cirĩ umitho mũnene harĩ arĩmi, o na bamĩrĩ-inĩ ciao na bũrũri wĩ wothe.

Mbica ĩno nĩya mũrĩmi wa thũkũma na thibinaci, mũrĩmi wa thibinaci kana thũkũma, nĩathiaga ndũkainĩ na kũgũra mbegũ cia mĩmera ĩno. Mũrĩmi ũcio nĩacokaga agathondeka gĩito, harĩa aitaga mbegũ icio. Thutha wa wiki ithatũ kana inya, mĩmera ĩyo nĩkoragwo ĩna ũhoti wa gwĩtiria riũa, ,mũrĩmi wa thibinaci kana thũkũma, nĩcio matharũ, nĩenjaga marima marariĩ mũgũnda wake, kana mĩtaro na kũhanda mĩmera ĩyo. Mĩmera ĩyo ya neneha, na gũkinya ihinda rĩa kũgethwo, mũgethi nĩagethaga mathangũ ma mĩmera ĩyo. Thibinaci na matharũ, nĩcicokaga cigatwarwo thokoinĩ, citagũtinda ikĩigwo, nĩgũkorwo citihotaga gwĩtiria ihinda iraya. Ũyũ nĩ ũndũ wĩgiĩ kũhĩmbĩrio, nĩgũkorwo nĩ ũninaga ngaragu thiinĩ wa bũrũri wa Kenya.

Mbica ĩno nĩ mbica ya nyanya. Nyanya nĩ cirĩmagwo kũndũ gũtarĩ na mbura nene na ũguo kũndũ gũtarĩ na riũa inene, nyanya nĩ cigĩe na kũrĩmwo na ũbacĩrĩru mũnene nĩgũkorwo wa waga kwoya makinya marĩa megie nyanya nĩ cokaga ĩgathaũka. Mũrĩmi wa nyanya nĩ aitaga mbegũ cia nyanya na thutha wa wiki ciganona mbegũ ici cigathundũka cirĩ mĩmera, nyanya nĩ cokaga ĩkaneneha na thutha wa mĩeri ĩtatũ kana ĩna mũrĩmi wa nyanya nĩ agethaga nyanya iria njĩru na gũciendeia thoko-inĩ. Nyanya ici nĩ ciendagio thoko na kũhũthĩka kũruga na ningĩ no ĩciendie makambuni-inĩ magũthondeka maĩ ma nyanya nĩmo tomato sauce.

Mbica ĩno nĩ ya mũrĩmi ũthondekete gĩito kĩa mboga, matharũ kana thibinaji. Gĩito gĩkĩ nĩagĩthondekeire nyũmba ĩkũranĩire, ĩrĩa ĩthondeketwo na maratathi. Nyũmba ĩno nĩgiragĩrĩria mboga, matharũ kana thibinaji gũcinwo nĩ mbaa ya kĩroko. Thutha wa wiki ithatũ kana inya, mũrĩmi wa matharũ maya kana mboga, kana thibinaji, nĩamendagia kana akamatwara mũgũnda-inĩ, harĩa menjagĩrwo marima maarariĩ gũkĩra haha gĩito-inĩ.

Mbica ĩno nĩ ya mwendia na mũgũri wa gĩtũngũrũ, gĩtũngũrũ gĩkĩ kĩũwĩkaine ta gĩtũngũrũ kĩa kwacĩ, gĩtũngũrũ gĩkĩ nĩ kĩendetwo, nĩ gũkorwo nĩ kĩrĩ mũnungo kwega ũkĩringithania na gĩtũngũrũ kĩa mĩcũrĩ, gĩtũngũrũ gĩkĩ kĩhandagwo kũndũ gũtarĩ mbura nene, na kũndũ kwĩ rugarĩ mwĩigananĩrũ, gĩtũngũrũ gĩkĩ thutha wa kũgethwo, nĩ kĩambaga gĩkomithio, na thutha wa kũmithio, nĩ gĩtwaragwo thoko - inĩ, mwendia wa gĩtũngũrũ gĩkĩ nĩ agĩthimaga na ratiri, na kwendia ta ũrĩa mbei ya thoko irĩ, gĩtũngũrũ gĩkĩ nĩ kĩhũthĩkaga thĩniĩ wa gũkaranga irio, na gũthondeka indo ta caradi.

Ĩmwe ya ithimi iria cihũthĩkaga gũthima iria nĩ gũthima iria na ũtweku wa rĩo, iria nĩ rĩroragwo kana rĩna maĩ maingĩ na ũguo rĩngĩ korwo na maĩ maingĩ nĩ rĩagaga gũtwarwo thoko-inĩ, iria ningĩ nĩ rĩendaga gũkorwo rĩrĩ mata, iria rĩmata nĩ rĩrĩ thogora wa igũrũ, iria imata nĩ rĩhũthĩkaga iganda-inĩ gũthondeka indo ta thiagĩ.

Mbica ĩno ĩronania arĩmi arĩa marathandũra mbembe kũhĩtũkĩra tekinoronjĩ ya gĩthĩi. Gũthandũra mbembe nĩkuo kweherania mbegũ ya mbembe na mũcakwe wayo. Tekinoronjĩ ĩno nĩĩiyũkĩtio nĩ andũ aingĩ nĩgũkorwo nĩĩhotaga kũiga mathaa , na ũguo no ũrute wĩra mũnene kwa mathaa manini.

Mbica ĩno ĩronania macini ya kũgetha ngano. Macini ĩno nĩ ĩteithagĩrĩria harĩ kũgetha mĩgũnda mĩnene na ũguo nĩ ĩiyũkĩtio nĩ arĩmi a mĩgũnda mĩnene nĩ gũkorwo nĩ ĩmateithagĩrĩria kũiga mathaa. Kũgetha ngano ũtakũhũthĩra macini ĩno, mũndũ no ahũthĩre mathaa maingĩ mũno na ndũkũ nyingĩ.

Mbica ĩno nĩ ya ngima, mũrugi wa ngima ĩno, nĩ omithagia mbembe ciake, thutha ũcio nĩ acitwaraga gĩthĩ-inĩ, kũrĩa cithĩyagwo na cigakonyorwo na gũthurwo macungo, mũrugi wa ngima, nĩ atherokagia maaĩ, na thutha wa gũtherũka agekĩra mũtu, nĩ akorogaga mũtu ũyũ nginya kũiguwana na maaĩ, na kũhana ta wanyitana, nĩ arekaga ũhĩe kwa ihinda, na thutha wa ũguo agakũmba ngima, na kũmĩhũra thani-inĩ

Mbica ĩno nĩ ya mwatũ. Mwatũ ũthondekagwo na mbaũ na thutha wa ũguo ibati nĩrĩigagĩrĩrwo igũrũ wa mwatũ ũcio. Karima kanini karĩa kangĩiganĩra njũkĩ, nĩgathegethagwo mwatũ-inĩ ũyũ, nĩgetha njũkĩ cikahota kũingĩra na kuma. Thutha wa ũguo, mwatũ nĩũcuragio mĩtĩ-inĩ na cukari ũgaitĩrĩrwo harĩa thĩiniĩ nĩgetha gwĩta njũkĩ. Thutha wa njũkĩ kũmba mĩatũ-inĩ ĩyo, nĩcithondekaga ũkĩ. Thutha wa mĩeri ĩigana ũna, mũthũi wa ũkĩ nĩokaga na agathũya ũkĩ na kũwendia thoko.

Mbica ĩno nĩ ya mũgũnda wa mboco. Mũrĩmi wa mboco nĩ ethaga mbegũ ya mboco ĩrĩa arenda kũhanda. Nĩ kũrĩ mĩthemba ngũrani ya mboco, nĩ tayo, kawairimũ, gĩturu na njahĩ na ingĩ nyingĩ. Thutha wa mũrĩmi gwetha mbegũ ya mboco iria akwenda kũhanda, nĩathikaga mbegũ icio na gatĩri o kanini. Thutha wa mieri ĩigana ũna, mũrĩmi wa mboco nĩokaga na kũgetha mboco ciake na agaciũmithia. Thutha wa kũma, mũrĩmi, nĩ athiaga agacihũra nĩgetha gũcagũrania mboco na mĩmera yacio. Mboco nĩcicokaga cikomithio wega na thutha ũcio kwendio thoko-inĩ.

Mbica ĩno nĩ ya ceceni ya gũteithĩrĩria andũ arĩa maremetwo nĩ gũtigana na ndawa cia kũrebia, kana mĩtugo ĩtagĩrĩire rũrĩrĩ-inĩ. Ceceni ta ici, nĩkuo andũ arĩa maremetwo nĩ ndawa cia kũrebia ta njohi, thigara na ingĩ nyingĩ matwaragwo na gũteithĩrĩrio gũtigana nacio nĩ ataalamu. Bata wa handũ ta haha, nĩgũteithĩrĩria ona andũ arĩa mena wathe wa meciria, kwagĩra meciria na kũhona. Thirikari ya Kenya nĩ ĩgiĩ kuongerera ceceni ta ici na ona kũruta andũ gũikarania na arĩa maremereirwo nĩ kuma wathe-inĩ ũcio.

Tekinoronjĩ ya macini cia gũkama, nĩrĩ maumĩrĩra mamwe mega na mamwe moru. Mamwe ma maumĩrĩra mega nĩ atĩ, macini cia gũkama nĩ inyihagia aruti a wĩra, na ũguo igatigĩria mũrĩmi mbeca. Ũngĩ nĩ atĩ macini cia gũkama nĩ inyihagia mathaa marĩa mangĩhũthĩkire gũkama ũkĩkama na moko. O ũndũ o ũguo, macini cia gũkama nĩ irĩ maumĩrĩra moru. Mamwe na maumĩrĩra moru nĩ, macini cia gũkama nĩ cicũngagĩrĩria mĩrimũ ya mĩkamo ya ng'ombe. Ataalamu nĩ maugĩte atĩ macini imwe itikinyanĩire na ũguo cikarwaria mĩkamo ya ng'ombe. Ataalamu no maũgĩte atĩ, macini imwe itihotaga kũmenya atĩ ng'ombe nĩ yanina iria, na ũguo, macini icio nĩcikamaga nginya thakame ũndũ ũrĩa ũtagĩrĩire thĩiniĩ wa ũrĩmi.

Mbica ĩno nĩya ũrĩmi wa ngũkũ. Mũrĩmi wa ngũkũ, nĩonaga bainda kũhĩtũkĩra matumbĩ ma ngũkũ. Mũrĩmi wa ngũkũ no acokaga, akendia ngũkũ ici, harĩa cithĩnjagwo, na cikarĩo cirĩ nyama.

Mbica ĩno ĩrĩ na matunda ta mainabu, nyanya, hoho, matomoko, karati, ndare, irenge, kaba ngohwo, mbera, beetroot, ndunda cia thakame, na ndunda cia gĩthũngũ cucumber na ndende na mangĩ maingĩ.